Amune sikotilchindos kekit kibagenge olik ab tuguk tuguk ko tamun kekit ko kit nekikiyan kele kit neibu bik kibagenge yon kagokon bik kibagenge ko kit nebo maana ko ketil amitwogik ak kepchei ak bichuto si kotestai tilyandit nemie en bichuto Che bo alik en tuguk chebo alik en bik chebo tuguchoto ak alik ab tuguchoto so amitwogik Che kakilipan ko kekit ko angetil kekini Kan koboru kibagenge netindoi bik kele tindoi kibagenge bichuto

Kichanga atebosiek Che terter en bik en alik ab tugukwak bik alak koboisien teknolojia kialdo tugukwak ak koalisie bik alak kogure tuiyosiek asi komwaitat bik alak kobendi ndonyoisiek asi koalda komarta tuguk koalda bik alak ko mondoi ge chebo kokwet anan choronokwak komwochi alik akobo tugukwak asikobit ko alak

Amune sikokonomdoge sikoolikab boisionik chechang tilindet agenge nebo sumek ko tamun bik Che terter kotindoi eunek Che terter ako kikoyan icheget kole chito nekirinai kogaigai inomchi ge noton amun chito nekoinai koui inyon imiande bik chechang iboisien konam bik chechang metit ab chito ko anan konome tugun chechang Che mokororon

Somanet en kokwet kongeme tuguk Che Chang kou okot ngalekab jeografia chonbo bo geographic konyolu konet ge kipsomaninik kit ne tesetai en kokwet si yon yon kabit parunet ab geographic koyoche konet ge kipsomaninik en kokwet kit ne tese tai

Tukuk chekiboishen kiyokto lokoiwek chenomegee ak sipitali kobun soet ko tukuk cheu somoishek kiyokto kiyokto message kiyokto message kobun simoit kiyokto ngoliot kobun simoit anan koraa kinde radioishek sikokas bik kimwochi choronok kwak bik chekakokas, kobik chetindo akichek somoishek konyoru akichek ngol ngalek koyob somoit akobo akobo sipitali akimwochi akichek bik chemotindo.

Bik chealda kerichek koyache ko kosib ng'atutik chechang yache koker kole kerichek chealdo kotokor kararan, simatwa kerke ko bik ih, kerke ko tiang'ik ih kerge ko agot tuguk chemiten imbar koyache konai icheket kole kerichek cheboisien ih , konyalu kimiten olekararan simatwo, amun kot ko two kerichek akiboisien bik kokonu tugun chechang chema kororon

Nyalchin kibiribirisiek chetoreti korista bik chetinye tabutab kabuset amuun birbirisiek chuton kotareti kouni korista nemi ten en ko elekakounok korista Ako tililit ko bik chetindo t taabu en kabuset ih kochutyi korista netilil kotere mianuakig chechang so bo maana komi kibiribirisiek ko en bik chuton che tabuosiekab kabuset

Serkalit ab Kenya kotoreti temik Chetindoi tuga chebo sigisiet en oratinwek Che terter anan kongete serkali kochenge takitari ne Bure en radio asi kongalal konet bik ak koteben bik takitari initon tebutik Che Chang agobo ribset ab tetab sigisiet ko yon kagonyor bichuto konet agichek bik Che Tom kogas aginee ko tor ko kagotoret serkalit bichuto chutindo tuga chebo sigisiet

Bik Che menye Olelo en Ole miten ngalek chebo kanyoiset ko kigoityi serkali en oratinwek Che Chang aenge ko kikwo serkali koyokto bik chebo kanyoiset koba koba kongolchi bichoton ak komwachi ako kobangan betut nebo kotestai kanyoiset en emotinwek choton ko bik Che kagogas inguno komwochin bik tugul Che Tom kogas ak kotoret icheget en ngalekab kanyoiset

Amune sikolil aalindet tuguk Che kaal ko angamun anan kealdechi chito tuguk Che mokororon Che kokotwo ko yon Kalil inendet komuche konai kabwatutiet netun koboru kole kikaal tuguchuton en ano komuche kwo oloto ak komwa Kole kigochi tuguk Che makororon so tamun kigikochi tuguk Che mo kororon koyoche kewolchi ak alak Che kororon